Abiro luonge to wabet kode piny aeto awinjora kode to anyise onyisa gino manende odwaro kaeto bang'e awilone mondo kik ochanywre nikech ausone gino ma ok en gimakare. Amiye gimakare manende chunye dwaro kawase winjkore kode ba oyieni mano e gima ne dwaro mar modo mi kik chunye chuanyre koda.

Adhi ire aeto aloso kode to akwaye ng'uono kuom tich ma atioyone maok owinjoreno. Aeto kawasewinjore kode to akwaye ng'uono aeto achaka anuoyo tiyone tijno maber mar mondo omi kik chunye chwanyre, kaeto bang'e nyaka ong'isa ni ati atiyonego maber kaka nende odware koro ka abro wuok kanyo. To awinjora kode kendo awuoyo kode gi muolo kod bolruok makende mar mondo omi kik ochwanyre ahinya kaluwore kod tich matiyone ma kaka okodware, bang'e kasetiyonego maber kaka nende odware boyiena koro kawuok kanyo.

Amanyo yo moro amora manyalo yudo godo namba mar jok maketo sikiza tune go. Ka aseyudo to agocho negi ro ayuak negi kanysogi kaka nengo margi oidho kendo mano miyo ok anyal gocho ne jok moko nikech gi ng'ado credit mantiere e simba mang'eny ahinya mopogore kod kaka ne ging'ade. Koro ahoyo gi to anyisogi ni mondo giduokna nengono chien, kata giweye kama ne entierega nikechi mano miyo ok anyal tudora kod joga eyo makare kaka nene audora ga kodgi. Bang'e kase wuoyo kodgi to atemo matem mondo awuo kodgi gi bolruok makende ka mar modo mi kik achuany chungi. Ka giseyie to aduoko negi erokamano kendo achalo achako tiyo kodgi kaka pile kakanene atiyoga kodgi maok wachuanyore.

Eh anyise mondo anyise kaka itiyo kod ong'ue yamo akawo ong'ue yamo mara kod mare bende anyise mondo oting' aeto anyise kuonde duto ma idhiye kaka ioro ote machuok, kaka inyalo gocho ne ng'ato, kaka inyalo oro ne ng'ato omuom kata kaka inyalo golo omuom e m-pesa, kaka itiyo kode. Gik moko duto ma itimo kode nyaka kuonde duto makata ka idwa dhi e mbui. Mbui ma opogore opogore kaka whatsapp, facebook, twita, istagram to gi mamoko. Anyise kaka itimo nyaka kaka iloso akaont kuro kaka iiyo kodgi nyaka kaka inyiewo bundles bende ma idhigodo kuondego. Ka inyiewo gi m-pesa kod kaka inyiewo credit bende. Anyise gik moko duto kaka itiyo kode maber ba owinj ba oyieni ba onyisa ni en bende osewinjo kaka itiyo kode ba ong'e maber kaka itiyo kode.

Kapok wuoth ochakore, atemo matek mar mondo mi ang'e ni kila ng'ato ong'eyo gike kendo ong'eyo kama okete gike. Bang'e seche ma ng'ato ka ng'ato lor to anono kendo iyudo ni ang'eyo gik ma ng'ato ka ng'ato ni godo. Seche ma ng'ato lor to aneno ni okawo gike mar mondo mi kik ng'ato wit gike kata kik ng'ato kaw gik nyawadgi. Bang'e ng'ato ma ok oyudo gike onono kapok ji tee owuok ng'ato ma okawo gik maok mare to iduokone mar mondo mi wito gik moko odog chien kuom jok ma opogore opogore. Kila ng'atoodhi mana gi gik mane obiro godo mar mondo mi okel tich mayot ne jowetene.

Agocho ni customer ma oorne pesano, to atuak kode gi muolo to kod dimbruok ka awinjo kowuok kuome ka adier oorne pesa kata minyongene to akwaye gi muolo mar mondo mi oduok ne ng'at mane ooro pesano, pesa ma oorneno to ka otamore ni ok oorne to akwaye ng'at mooro pesacha ranyisi manyiso ni or ne ng'atno minyonge ma ok ne onego oroneno bang'e to apenje ka be en adiera kamano en ema ne oorne. Ka en adiera to anyise mondo oduok to ka ok en adiera to apenjo ng'at manende ooro pesane ka owinjore kode mar mondo mi olera maber gima dhi nyime. Bang'e ka otamore to adier nende oorne to adonjo e system e masin to ayuayo pesano aduoko ne wuon go mar mondo mi kik okel chochni gi lala mang'eny ne ng'at manende ooro pesa.